Gini yudore e gweng'wa ,kendo tiga en lee mar bungu maber ahinya. En okelo jowuoth moa e pinje maoko kendo nenogi, gichulowa kagineno gi,e gweng'. Ma en gimaber ahinya nikech okelo ohala e pinywa ka.

Mae e kaka abiro puonjo ng'ato kaka ipidho hoho. Hoho en olemo mwa tiyogo ahinya kwa tedo. Kaka ilose kata kaka onego obed ni ipidhe dhi kamae. Mokwongo, ng'ato onego obed ni manyo puodho maber kata greenhouse molos puodho maber. Mar ariyo, obiro manyo kodhi maber miuse dukni mok kaw ndalo mang'eny. Mar adek, obiro pidho gi e seedbed basto, obro pudhogi achiel kachiel kochuoyo gi maber ei puodho moseloso mopuro maler. Mar ang'wen, obiro bet koolo negi pi kinde ka kinde mondo omi kik chieng' gogi ahinya. Obro doyogi maler kagise bet madongo, kendo obro gonegi yath mondo kik kudni kethgi. Pith mar hoho en pith maber ahinya kendo nigi pesa nikech ji mang'eny tiyo gi hoho e yore mopogore opogore ndalo magitedo.

Gini nikod nengo e gweng'wa nikech mokwongo, inyalo chame kaka olemo. Mar ariyo, inyalo ted kode chiemo mopogore opogore. Mar adek, inyalo use e chiro kendo okelo pesa maber ahinya. Gini en yath maber ahinya madwoko remo ne jogo matuwo kendo miyo ngimawa bet makare kinde ka kinde mwatiyo kode. Mano emomiyo en gi nengo ahinya e gweng' kama aaye.

Ber miyudo kuom tiyo tijni em mokwongo ni, olemogo inyalo cham kendo en olemo maber ahinya e ngima dhano. Mar ariyo, gikelo pesa kousgi, kendo ma en tich maber ahinya. Ji mang'eny nyalo gombo time nikech en tich mok kaw space madwong' ahinya. En gimaber ahinya.

Gimabiro e pacha kaneno gima chal kamae en yiero . Yiero maduong' mar jatend Kenya. Mae biro e pacha nikech yierono notimre higa mar aluf ariyo gi prariyo gariyo dwe mar aboro. Mae en yiero manotimre maber, kendo en yiero mano miyowa jotelo mabeyo.

Ng'ama ng'eyo kae en jatend piny kenya, daktari William Samoe Ruto. En jatelo mong'ere ahinya kendo en gi nengo nikech omiyowa kendo oritowa i sirikal maber ahinya. En jatelo marwa mar Kenya mangima.

Boma maduong' mar Kenya mang'eyo ni kuwe nitiere en Nairobi. Nairobi kuwe nitiere nikech sirikal oseketo okang' mar kelo arita maber ne jodak ma bomano. Mae en gimaber ahinya kendo miyo ji mang'eny gombo bet e bomano. Machielo, en gi ji mang'eny moa e pinje mopogre opogre, kendo mae kelo ohala maber ahinya ne jodak kanyo, jouso, jogeche kendo kata mana polise modake kanyo.

Mae kaka tuoche kaka nyaldiema igeng'o e gweng'wa kata malaria. Mokwongo, mondo wageng' tuwo mar nyaldiema, gima watimo mokwongo en ni sabun, walwoko lwetwa gi sabun gi pi maringo kinde kakinde mwa dhi e cho, kata kwa mulo gimora mora molil. Mar ariyo, mae e kaka wageng'o malaria, malaria, ipogowa net kinde ka kinde kendo kata wanyalo nyiewogi wawegi. Netgi konyowa gotieno kwa nindo mondo kik suna kawa. Net mogoye yath. Mae konyo ahinya geng'o malaria kuom jomadongo gi nyithindo matindo.

Gini thoro yudore e alworawa kendo yudre ahinya ahinya e osuptende. Itiyo kode kipimo kode tuoche kata kimedo kode pi. En gimaber ahinya kendo konyo jogo duto manigi tuwo e osuptal mag piny owacho kata mag ji giwegi. En gimaber ahinya kendo osekonyo ahinya.

Japiny maonge kod tich nyalo chulo SHA gi mpesa kata kodhi e bank onyalo keto pesano e bank mondo ochulgo SHA.

En gimaber ahinya bedo kod daktar mari mar pimo kit chiemo ma owinjore icham, nikech en gimaber ahinya gikonyowa ng'eyo kendo rito ngima maber kwachamo chiemo mowinjore wacham ndalo ka ndalo. Ma ber ahinya kendo konyowa ng'iyo kilo maber. Mae konyowa ahinya geng'o tuoche minyalo kelnwa gi skari kapo ni wachamo chiemo mangi skari mang'eny.

En gimaber mondo ji okaw okumba mar ngima nikech mokwongo gikonyo ndalo ma ikowo ng'at mowito ngimaneno. Mar ariyo, giweyo ne anyuola pesa maber makonyogi ndalo ma giwito ng'atgi moro amora manigi okumbano mar ngima. Ma en gima ber ahinya kendo anyalo jiwo ji mang'eny mondo ong'ad okumba kinde ka kinde.

Abiro dhi e mbui mar SHA kendo abiro filo fom ma onego bedni ifilo kanyo kasto abiro ndiko nyinga.

Maasai mara en emaywayo welo mabiro e piny Kenya ahinya nikech en gi lee ma opogore opogore mag bungu maokyud e pinje mang'eny e piny mangima. En gi lee mopogore opogore mabeyo ma..

Mokwongo ng'at madwa pidho matunda nyaka bedgi puodho maber mowinjore ma jamni oknyal ketho. Mar ariyo nyakobedgi kodhi mar matundano maber ahinya. Mar adek nyakobed gi yiende mabiro miye sapot maber maokni olagre e lo ma kute chwoye. Mar ang'wen, nyakobedgi yath mobirogoyo manego kute manyalo kethe. Mar abich, nyakobedgi chiro mar matunda, ji mang'eny ohero matunda ahinya kendo kiuso tonyalo yudo pesa maber koro nyakobedgi chiro maber mobiro tere olemono ka oselosore.

Nam malach mogik e alwora mar nyanza en nam lolwe. En nam mong'ere ahinya nikech okale gwenge e kaonti ka kaonti mantiere nyanza kaka migori, homabay, kisumu gi siaya. En nam maduong' ahinya kendo ng'eny ji ong'eye kaka Lake Victoria.

Gima onego tim ka apoya otimore, onego timne thieth mokwongo mong'ere kaka first aid. Mar ariyo, ginyalo tere osuptal mantiere machiegni kapod girito ambiulens.